Ei picha maneno ni, aneno ka duka maduong' miluongo ni Taita Meat Supply. Machalo ni en duka maduong' miuse ring'o. Ong'ao ring'o madongo dongo mose yang' e iye kanyo. Kendo aneno ka jauso nitiere e iye kanyo gi gir pimo ring'o. E mbele duka no aneno ka miyo moro biro. Miyo moruako nanga marakuar kendo gi long' mokado wiye maber obiro kae mondo en be okawe ring'o madhi konye gi kod familia ne e chiemo. Aneno ka oting'o simu mae manyiso wa ni otiyo kod teknolojia kuom chulo jauso, kendo be gima ong'ieo ni ma en ring'o ber e del. Ka okonyo del omiyo del nguvu maber kendo omiyo ng'ato bed kod ngima maber sama ochame. Kendo be en gi mit mokalo apima.

E picha maneno, aneno ka uso dhi mbele kae. Gik maneno e mbele na gin olemo miuso kaka, aneno machungwa, maembe, aneno karot, aneno kitungu, cucumber kod mang'eny be mopogore. Aneno ka jauso chiwo gino chiwo gikmoko ne janyiepo ka en gi mor kabisa kendo janyiepo kao gik mimiye go. Ohala ni nikod nengo nikech okelo omenda nikech sama jauso uso janyiepo chiwo pesa eka mondo en be oyudi. Alafu gik miuso olemo gi nikod ber e ngima ka giketo ngima bedo motegno. Alafu aneno be ka kae chironi ji ng'eng'e ka ji mang'eny be obiro kao achiel ariyo e chironi nikech gik miuso kae kelo ber e ngima.

E picha maneno, aneno miyo mondisore gi unifom. Koti makuar kod sikat makuar kagiruako pams kendo gikado wigi kagituere mondisore. Miyo gi ntiere e ndek mar ndege e pap mar ndege kendo gichal joma tiyo tij air hostess e ndege kae. Aneno ka rawera moro mawuoyi be ntiere kodgi be. Ka en osutore kendo ondisore maber. Miyo gi timo tijgi mowinjore kendo e ndege inya timo tije mopogore opogore kaka ginya nyiso jowuoth mondo oketi mship mar safety kendo be gilor dirisha mek ndege. Kendo be ginya konyo jowuoth e gik moko.

Gima biro e pacha kaneno pichani. Aneno picha mar duka mar mpesa ka ji ochung' mbele kanyo katimo gima iluongo ni transaction. Gini gimabiro e pacha kaneno dukani ni gini konyo momiyo okonyo okonyo ni ng'ato nyalo oro pesa kuonde mamoko gi seche te. Aneno nyaka phone repair gi electronics. Matiende niya mae kuma jodak odake to ji use. Gini anyalo wachoni gimabiro e pacha kaneno gini, gini konyo kendo kelo ber mathoth kuom jomadak ka nikech ginyalo oro pesa ginyalo timo gimoro amora, ginyalo oro ne ng'ato pesa nga't modak kumabor. Gini nigi kony mathoth kuom dakwa masani.